Mbica-inĩ ĩno rĩ, hena maũndũ maingĩ mũno ma bata. Tondũ mbica-inĩ rĩ, ĩronania mwerekera kana njĩra itiganĩte cia gũthiĩ kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ kana ona nja wa bũrũri. Oroho ĩkonania mũigana wa njĩra ĩrĩa mũndũ atigĩtie, nĩguo akinye kũndũ kou. Ta rĩu no wone hau igũrũ hena Dondoma, ĩkonania ĩtigarĩtie kiromita magana mana ma mĩrongo ĩtatũ na kenda, oroho kwĩna gũthiĩ Nairobi, wĩ hau, nĩguo ũkinye Nairobi, ũtigarĩtie kiromita magana merĩ ma ikũmi na ithathatũ. Oho hena kuonania ũrĩa ũngĩthiĩ thoko hau thĩ, oho hena kuonania kũndũ gũtiganĩte ona thibitarĩ, koguo mũndũ e hau rĩ, ndangĩũra tondũ nĩ arona njĩra ya gũthiĩ kũndũ kũrĩa arenda, o kũndũ guothe e hau. Kũguo nĩ ũndũ mũnene mũno na nĩ ũndũ wa bata na nĩ ũbatairwo gwĩkĩrĩrwo kinyi kũndũ guothe ona mabũrũri-inĩ mothe, gũkũ gwitũ ona kũraya na gũkũ gwitũ.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno rĩ, nĩ rĩtwa rĩa hoteri, tondũ hoteri ĩno nĩ hoteri ya ĩmwe iria nene gũkũ bũrũri-inĩ, na ĩkoragwo mũciĩ mũnene wa bũrũri ũyũ wa Kenya ũrĩa wĩtagwo Nairobi. Hoteri ũyũ nĩ hoteri wa, ya goro na wathiĩ kou no mũhaka ũkorwo na mbeca nĩguo ũhote gũtũmĩra motungata mao na ona ũhote kũrĩa rĩrĩa wĩ kou. Koguo niĩ kĩrĩa kĩroka hakiri-inĩ ciakwa na meciria-inĩ makwa nĩ hoteri tondũ nĩ ndĩmĩũĩ na nĩ ndĩ ndamĩona, no ndirĩ ndathiĩ kuo thĩiniĩ.

Ũndũ ũyũ-rĩ, nĩ ũrĩ bata mũnene mũno harĩ ndũrĩrĩ itiganĩte ona harĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Mbica-inĩ ĩno-rĩ ĩronania andũ maraina na arĩa marathũngũtha nyĩmbo cia rũrĩrĩ rwao, ndiũĩ nĩ rũrĩrĩ rũrĩkũ no nĩrũrĩ bata. ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia rĩrĩ, kũonia njiarwa iria ciũkĩte maũndũ marĩa mekagwo tene ona nyĩmbo iria ciekagwo tene, kuoguo ũndũire wa andũ-rĩ ndũngĩkua tondũ nĩ ũbundithĩtio njiarwa ciothe cia rũrĩrĩ rũu na nĩ ũndũ mwega mũno na nĩũbataire gwĩkĩrĩrwo kinyi.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrarora ũũ ndiramenya mũndũ o wothe tondũ ndirĩ ndamona kana ngamaigua handũ, no maroneka nĩ andũ makenete. No ũkĩmarora ũ kũringana no ũrĩa mekĩrĩte-rĩ, maroneka ta arĩ andũ anene handũ noũkorwo nĩ thrikari-inĩ kana kambuni itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kana nja wa bũrũri. No niĩ ndirĩ ndamona na ndiũĩ bata wao, no niĩ ũrĩa ndĩramarorarĩ mahana ta arĩ atongoria.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ino-rĩ nĩ ũthomithania wa maũndũ ma tekinoronjĩ, o ho wa gũthondeka andũ arĩa, wa gũthondeka indo cihana andũ iria citeithagĩrĩragia harĩ kũrũta wĩra na cigatũma wĩra ũgakorwo ũrĩ mũhũthũ. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa na nĩ ũndũ mwega mũno tondũ nĩ ũbundithanagio kũndũ kũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũrĩ. Niĩ nĩ ndĩwonete naniĩ rĩ nondĩrathoma maũndũ megiĩ ũndũ ũyũ wa tekinoronjĩ na ũkũria.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno-rĩ nĩ maũndũ ma wĩini na gũkena. Haha mbica-inĩ rĩ hena mũini ũrũgamĩte haũ akĩinĩra andũ, hena kĩrĩndĩ kĩnene kĩa andũ , o ho andũ aya nĩmaroneka makenete nĩ kũmũthikĩrĩria ona kũigua akĩina nyĩmbo ciake. Ũndũ ũyũ-rĩ, nĩwĩkĩkaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ, aini nĩ maigaga magongona andũ magakĩrĩha mbia iria mabatairwo kũrĩha nĩguo makĩingĩre, mũndũ akaheyo tigiti wa kũingĩra, no mũhaka ũrĩhe. No kũrĩ aini amwe maigaga magongona maya na makahera andũ maingĩre o burĩ. No nĩ magongona mega mũno, tondũ andũ nĩ makenaga, magekenera na makaigua wega.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro wa ũgendi, na kwĩrorera bũrũri-inĩ ũyũ. Gũkũ Serengeti-rĩ nĩ mwena wa Tanzania bũrũri ũrĩa tũriganĩtie naguo twĩta Kenya. Gũkũ- rĩ mũndũ no erorere nyamũ itiganĩte, gũkũ nĩ gũkoragwo nyamũ ta mĩrũthi, njogu, ndwiga, mũndũ no athiĩ kũu na erorere. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno andũ a kuma na nja magoka makerorera bũrũri witũ ona ũyũ tũriganĩtie naguo. Oho ona makarĩha na mbia cigoka gũkũ ũrũri-inĩ witũ.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha nĩ ciana cikarĩte thĩ, na nĩ gũthoma cirathoma. Na ũndũ ũyũrĩ nĩ mũrũ mũno. Tondũ ihinda ta rĩrĩ, gũtibataire gũkorwo na ciana ciraikara thĩ tĩri-inĩ citarĩ irathi cigĩthomera nja rũngũ rwa mũtĩ. No nĩ mbica mũno ya thoni, kũrĩ atongoria ona kũrĩ ta bũrũri. Atongoria aitũrĩ nĩmabatairrũo gwaka irathi, nĩgũo ciana cithomagĩre kũo. Ũndũ ũyũ nĩwonekete mũno rũgongo rwa bũrũri, na kũũ nakũo nĩkũrĩ riũa mũno. Kũogũo noũmenye kĩgirĩko kĩrĩa ciana ici ciragerera, cigĩthomera rũngũ wa mũtĩ. Haharĩ, tũkera atongoria aitũ, marũte wĩra ũrĩa mabatairũo nĩ kũrũta, nĩgũo ciana icirĩ, cigĩikare maica mega. Nĩwona cirandĩkĩra mabũkũ cikarĩte thĩ tĩri-inĩ ciĩroreirerũba, ciĩroreire rũbaũ, cirorete rũbaũ rũũ. Na ti ũndũ mũthaka, tondũ haha rũngũ rwa mũtĩrĩ, rwĩmwe nĩgũkũra, rwĩmwe kwĩna riũa rĩingĩ na nĩwona matingĩhota gũthoma wega, kũogũo atongoriarĩ, nĩmabatairũo kũrũta wĩra ũrĩa mabatairũo kũrũta.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno-rĩ nĩ maũndũ ma gĩthomo. Rĩtwa rĩandĩkĩtwo hau nĩ rĩtwa rĩa thukuru ĩmwe nene gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩrĩmwena wa ithũĩro rĩa bũrũri ĩtagwo Masinde Muliro University Of Science and Technology. Thukuru ĩno nĩ ĩnyitĩte itemi inene mũno harĩ gũbundithania maũndũ ma tekinoronjĩ, oho-rĩ ĩgatũma gũkorwo , ũkũria wa tekinoronjĩ gũkũ bũrũri-inĩ, koguo niĩrĩ hakwa nĩngenereire ũndũ ũcio. Kũrĩ thukuru nyingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ iria cinitĩte itemi harĩ ũbundithania wa maũndũ ma tekinoronjĩ na ũcio nĩ ũndũ mwega mũno na nĩũgũbatara gwĩkĩrĩrwo kinyi tũrĩ ta bũrũri ona kuma thĩ, ona mabũrũri ma nja.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, kĩrĩa kĩroka hakiri-inĩ ciakwa nĩ maũndũ ma gĩthomo. Mbica ĩno- rĩ nĩ ya thukuru mũnene wa Kenyatta ũrĩa ũteithĩtie harĩ gũthomithania maũndũ matiganĩte ona kothi citiganĩte. Mũndũ angĩthiĩ thukuru-inĩ ũyũ-rĩ no ũcagũre kothi ĩrĩa ũrenda. No ũtuĩke mwarimũ, no ũtuĩke mwonjoria, no ũtuĩke múmemerekia wa mĩtambo-nĩ, no ũtuĩke ndagĩtarĩ. Thukuru-inĩ ũyũ-rĩ, ũbundithanagio maũndũ maingĩ mũno, koguo nĩũteithĩie mũno bũrũri ũyũ witũ tondũ tũkagĩa na andũ ta mandagĩtarĩ, mainjinia, anene a gĩthomo, na nĩ ũndũ tũngĩgunĩra twi ta bũrũrú. Na o ho-rĩ nguga nĩ nĩ nĩ wega, nĩ maenderee kũruta wĩra ũcio nginya tene na tene.

ĩĩ, ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha rĩ, nĩ ũthomithania wa maũndũ ma tekinoronjĩ. Ciana ici cironeka cikarĩte thĩ wega, ciĩ na computer hau mbere wao na mabuku, na nĩcirorete mbere koguo nĩ harĩ na mwarimũ mbere ũrĩa ũramathomithia maũndũ ma computer. Ũndũ ũyũ-rĩ, nĩ ũndũ mwega mũno na nĩũbataire gwĩkĩrĩrwo kinyi gũkũ bũrũri-inĩ harĩ gĩthomo, tondũ gĩthomo gĩkĩ nĩkĩo kĩrateithĩrĩria ciana oho matuĩka andũ agima nĩguo mahote gũtũmĩra maũndũ ma computer oho na ũthundũri wa tekinoronjĩ. Koguo-rĩ, tũgagĩkũria bũrũri na tugakũria maũndũ ma computer.